Aa kesipa ajo ibelekenye taata ena siai enkiremore tena alo enkop ang' naa ore sababu ni nagira ai changia pibelekenya ina siai naa ore taata ore bei ena enoorpaek arashu empeku taata nagirai atum naa ninye nagira agil iltung'anak iltauja tenkaraki ilo ainyang'u empeku arshu fertilizer, ore piijo ilo aun enaduo daa ino nemepuku enaa nanarikino, aa nibiru enaduo daa ino ashu nenya orkurto, nemeeku sii duo ena enaishaakino. Naaku idol ajo kelo nai nishangia ina toki nmetadoi esiai enkiremore amu kegilisho nena tokitin iltauja aa ore sii aitoki ee etureita taata iltung'anak esiai enkiremore naaku ore ninye enapa enapa siai ormaasai ashu eramatare naa inyaaka aitoki adoyio amu aa mekure iidim irmaasai ataramat inap kishu kumok oleng' amu mekure naa eeta ewoji nenya naaku ore peelotu olameyu naa kejo naa itanyamal ina duo swam inonok. Aa ore sii aitoki kelo aa nelotu rishat amu kibelekeny enkai rishat nelotu enkata olameyu ore piyata naduo kishu naye ilau ajo kaji induraki naa ore sii aitoki aa amu kelo niikar iltung'anak ilchambai lenye neeku ilau nye enaduo woi ninosie inaduo kishu niyata. Naake intoki adol ajo kitoki aaku olola. Neeku enaikash taa taata niyata enkiti mukunda ino niun nkwashen inonok ashu niun mpuka inonok piitumoki ninye ataramatie nkera amu ore taata oltung'ani oata nkishu kumok naa idol ajo etaa enyamali tenkaraki naa meeta ewoji nenya. Neeku kelelek naji kegil ina...